Tuguk che milebiik chogere eng yu ko chobetab sugaruk keboisie mashinit koger sugaruk en tagalkaliet, asimaba yo kiiptoi.

Bo kamanut koroi eng biikab kokwenyu amu ngikwany ak iam isich ngufuneimuch iyaen kasit bet koimen ak iwe icheng boisionik alak che imuch inyorchigei ropia.

Tukuk chebo komonut eng yu ko mwanik chekinyorunen ketit ap ovacado yeilenkei kobit kotalilit bortongung ako isto korotwek cheimuch konamin.

Kit netesetai eng yu kopanganet ab logoekab avokado en kretisiek kobun mashinisiek sigopit keip ematunwek alak chebo sang sikenyon rapisiek.

Kigorogoni pusiek ak beek koboto mayainik aksukaruk ak chumbik ak ikorogan, yekakonamagis agoi korot irongchi kirangit ak ibel ak mwaita. Ndorok isurukchi amitwogik cheterter cheu ingwek ak githeri ak itilchi logoyat ak iyam.

Irongchini beek saburiet koboto mwanik ak inde muchelek ak igreten karot ak igany agoi korurio. Ndaityo ikarangan bendo en kando agoi korur ak itesyi ingwek ak ikarangan tugul ak inde sanit.

Ni koripsetabteta ago tinye saramek che somok. Iboru kole ingirip teta kuni isikyinike keljin amu inyoru tuga che chang eng araka ak inyoru chego che imuch iluu ak kotoret bortangung.

Bitunat koroi en korenyu kiboishen ketilen amitwokik ap tuga asikobit komengekitun akobit koam wanyama cheketinye eng chokchinet ak kobiongso.

Ngoker kii konyo metinyu kole ni ko kadit ne itilchinigei asibelchi gei yokobitu ilchinet koimuch kwomis tuga ak kobiyo ak itestai komie.

Bo kamanut keyai boisioni amu ngemei rurutikab chito eng imbar. Ngiyochi boisionik ku ni kopit inyoru ruritik chengang.

Kit netesetai en yu ko ripset ap samakinik miten bicho kokerei koboishen tekelkelok kit netesetai en yoton kiriben samakinik Ako icheket komiten beek orit

Boishoni ko ripsetab kechirek en kokwenyun keribei kechirek kerotyin ole masungukonsot akechopchin kito neboishe kwomishei aketilji omitwokik che choto ko suswek akendenochi yoto asikwam

Boishoni achome kot eng' kokwenyu achome amu boishoni kokochini chito robishek ako imuuch iam asikobit komeboishe robishek ial omitwokik alak

Atindonik che kiragas agobo koroi ko koroi kobole ngwenosiek eng ingwenut asigopit kocheru nyungunyek kobwa sang ago iyumyumi kasisiek komachokani chito koboisien eut.

En korenyon koroi kechopen tekelkelok ichenye tekelkeliet neo kot mising akichop chumoinik akitolongte en ing'weny akiker kartasishek choto asikobit komochut asista.

Eng sobetab kila betut, koroi kotilei amitwogik ab kiagik. Amitwogi choto ngitile koroi kochokchin kot mising. Maimuch ichogan itilen eut ak panget.

Koroi eng' sobetab kila betut kotilei omitwokikab kiyakik koroi kotilei omitwokikab kiyakik komonkchi chemengechen kot asikobit ibaen kiyakik kuk eng' nyumnyumindo nekararan

En sobetab kila betut koroi kotoreti eng' nyumnyumindo ikonortae tukukuk asikobit komang'emokis akobit iboishe koroito eng' kila betut

Bo komonut iyai boishoni amu imuche kongem rurutik kuk chebo imbar ngiyai kounoto koketoret omitwokik kuk sikoruryo komie akinyoru rurutik che chang.

Kit netesetai en yuu, ko ripsetab samakinik. Miten bicho beek orit komiche kokere samakinik kwai kolen tos unee, akomeche kobai icheket samakinik chotok asikobit koetu.

Boisioni en kokwenyu keyotitoi tuga koba kwomis en kiyengut. Tuchoto kobendi agoi jioni asigopit kowegis kobokoruiyo.

Kit neteseta eng yu kobutisiet ab njuguk. Njuguk ko korotwek che kitutu ip icheru njuguchoto kobunu tikitik. Ngicheru njuguchoto inyibony ak kopit koek amitwogik ab kila betut.

Kiit netesei tai eng' yu ko putishetab njukuk njukuk ko korotwek chekitutu ketit asikobit icheru njukuchoto kobunu tikitikchi ngicheru njukuchoto komuchei koeku omitwokikab kila betut

Boisioni ko koletab mogoinik. Migoinik ko amitwogik chebo kimnot eng sobet ab kipkosobei. Ngiam amitwogichu kokonin nguvu kot mising neimuch itebi betut komugul.

Chu ko sigirok, kiyoe boisioni ichenge sigiriet ne mining taityo inyigerchi oldo agenge. Ndekaiker ibai asigopit koechegitun.

Tuguk che milebiich eng yu ko chekula chekikochini tuga kokikirat baragunywai. Tuchota kwamistos ndaityo koruchigei eng matresit ingwai. Tuchoto koripotin mising.

En kokwenyun ni kobosiet ab butisiet ab chaik. Itile metit ab chaik netinye sogot agenge ak nomining ak itil ak iwirchi kikaput. Ndaityo ipaipiman.

Ngomnatet nemagat itinye eng yu ko inai ile kipendi komosta ainon kipkicheru samakinik choto. Ngomnatet age ne magat itinye ko olekiengndoi samakinichoto. Karik che mogotin itinye ko anwaet neimuchi inamen samakiandanoto anan ko netit asigopit inam samakiat neo.

Boisioni en kokwenyu ko butisiet ab nyanyandet. Nyanyek ko logoek che kicherune ketit asogopit kepekekaranganisie en amitwogik.

Boisioni eng kokwenyu kobutisiet ab nyanyek. Ichenge ndoit ak iip kwo imbar ndaityo ipiput nyanyek aengagenge inyenge nyanyat ne kikopiririt ak itor ak inde ndoit.

Kit ne tesetai en yu ko murenik chemito kotortoi melit asigopit kochut beek. Miten ichek koboisien ngubut neo kochute asigopit koitita olemagat komito melit noton.

Ngaker ni konyo metinyu kole mitei tiongik che moche konam sukumiat. Ngipit komeiyo tiongichoto ak kopit komionso ak koetu kot mising.

Ngoker boisioni konyo metinyu kole inendet ko mokosich ropisiek. Miten inendet kopitei asigopit komeiyo tiongik ak kopit konyoru mbolea che chang kot che imuch koyai koetu agoekinde.

Ngoker boisioni abwat ale mokonyoru chichoto ropisiek cheo kot mising. Miten inendet korotei nyanyek eng olrkipsen nyanyek asigopit korurio ak koegu che kororonen kot mising.

Kit ne teseta eng yu ko panganetab mayainik. Miten inendet kopongoni mayaik asigopit komongu chilchilenik. Miten kopimanchini mat ne suppose keyotyi sigopit konyoru chilchilenik.

Tuguk che mile biich eng yu ko kito nekikute segeminik asigopit koruoyo. Miten chichoto kocheru kumyandet eng olekichope eng kotab segemik asigopit konyor kumyandet neo.

Tuguk tugul chebo kamanut en yu komiten ketiik. Ketit kobo kamanut amu inendet ko kulei koristo nema magat en koristab chito. Nebo aeng ko mashinisiek che kinyorchin yu. Mashinisiechoto koboisie en kasit ne kararan ak kocheru arusta ne magat. Miten barabaret neimuche kobun biik ak kochakta.

Ngoker boisioni abwat ale chichi kotinye imbaret ne mining kot mising. Miten inendet kokolchine kuniet asigopit kotestai ak kokolso ak konyoru rurchinoik che kororon. Miten inendet kogolchini kuniet asigopit kotestai ak kpkolso ak konyoru rurchinoik che kororonen.

En kokwenyu boisioni ko ripsetab kiplegonik. Kiplegonik ko tiongik che mengechen kot che kimakyinigei eng kokwo. Ipirei kot ak inde kipatinik tabantaban andaityo inde bakoinik ngeny asigopit komanyut koristo.

Boisioni ko kikowalak kot mising amu boisietab koroi komekeboisien en koriagi. Kikilolen mat asigopit kou chilchilenik. En betusiechu komito maatabsitimet ne imuch kololchi ak kokochi lolongindo chilchileni choto.

Boisioni ko ripset ab chilchilenik. Miten ingokiet koge, neruen chilchilenik ak kobaruge kole kaigenyi en inguno. Boisioni iripe ingokiet ndaityo ichopchi oleimuch korue ak olemi lolongindo asikopit komongu chilchilenik en tugul.

Kit netesetai eng yu kobaru nyungunyek chetinyei tiongik chemengechen. Tiongichito kobunei orit nebo kimindet asigopit kokochi olebunei koristo eng kiminda noto asigopit koegu kimindet ne nyalunot.

Koroi ko biyongot kot mising. Kerenyu ko kirip chito nebo tanyi ak korip en ripindo nemie kot mising. Iborunot tanyan kole tilil kot ago kiribok.

Tam kopitunat koroi en korenyon. Koroi ko tinye logoek chemengechen chekiboisien kou sagitek. Koroi konyoi koroiywek alak chenome biik.

Achome koroi kot mising. Achome amu nginde ingweny kopitu kotugul ak koimuch iges rurutik che chang kot mising. Icheget ko choronokab biik che kolse ago toretu.

Koroien kaa keguren kitunguyot. Kicheru ak ipchei komengegitun ak ndaitya ichur kobor komong nemiten orit. Ndaityo ikreten en kretait asigopit ikorongonishien. Ak yo imoche igol koroi, icheru komengegitun ak inde ngweny nyungunyat ak ituch ak ipisen beek. Kopitu ak keugu neo kot mising.

Achome koroi kot mising amu ichutu beek kongete kei yeloo agoi koitu imbar. Imuchi ipisisie beechoto eng oleloo agot mising. Agot ndepisen ingwekuk komuche koetu ak koegu che kororonen.

Atindonik che kiragas agobo koroi ko kikile icheget komosopos kobotien eng kurgat. Icheget kolagu mayainik. Mayaini choto komakiame agot.

Atondonik che kiragas agobo koroi ko kikile icheget ko ngosusin ko koninin moet neo kot mising. Icheget kokeny ko imuch iikwai chechang ak iip koba kambunit ipkechope biskit che kiame.

Kit ne nyonei ngager ni anam ale inendet kiko chini biik mayainik che imuch keyam ago imuch iyeny ak iyam bendo. Anyiny bendonyin kit mising.

Kit netesetai eng yu ko ripsetab kulugulu. Kulugulu ko tiondo neo kot mising ago taritiet inendet. Inendet koribei kokwo amachutu chinematinye tuguk anan ko keret ne kararan en chito age.

Koroi ko robwoniot, icheru eng imbar iun eng beek ak inde saburiet ak irongchi beek. Ndarok icheng sogotab indisiondet ak ituge ak ikany korurio ak agoi korurio. Ndorok irande beek ak icheru asiamnde chaik.

Koroi kenortoe ole maityin lagok. Kichabei bakoyot eng barak kot, ndaityo kepongonchi eng barak asigopit komawirta lagoik.

Chone metinyu kole miten arowek che lolei asista kot mising ago mito aroiwek che mite ropta.

Boisioni keyoe eng ngomnatet neo. Ichenge faelit ak isir kainet. Ndaityo icheng kartasisiek ab kila faelit ak inde orit ak irip kometuiye kartasiok ab faelit age ak age.

Koroi kengoe injuguk agoi koigeit busiek. Ndauit busyek ikorogan ak mwanik. Ndaikorokan agoi konamagis isoroch ak inde mukeboit ak ichengchi kereiwot ne nomekei.

Tuguk tugul chebo kamanut en yu ko miwek che imuch ketil ak kebaen tuga anan ko kiagik alak. Miten ketiik koboto kambok chebo kamanut eng yu.

Boisioni ko kikotestai kot mising. Iboru kamani kole kigol imbaret neo kot mising. Inendet inguno komuchi kobut ak koboisie eng boroindo neo.

En kokwenyu boisioni ikwei ee omena choto mengechen ak ndorok imaa agoi koyomyo kapisa. Ndorok ikwei chekororonen ak ikwei chemokororonen ak ibae ngogaik.

Kiit netese tai eng' yu ko chopetab samakinik chemengechen chekikuren omega inendet kochobei asikobit kwalda akesichigei robishek

Boisioni kerote metitab eik. Ichenge eikoeng ak inde ketit agenge ne murei katikati ak icheng chemboit nemuchi kochut eichoto ak kobat imbaret neo.

Biitunat koroi eng korenyon. En korenyon keboisien koroi kindeni imbaret asigopit kopitu ketiik che kororonen ago chetinyei mbolea che chang. Icheget kotoretu asigopit inyoru rurutik che chang en imbaret.

Ngoger ni konyo metinyu kole miten inendet kochobei tuguk che konu tiongik che mengechen che imuch keboisie asigopit kotesyi koristo en nyungunyek.

Nikobaru tiongik che kinam marakwandet. Chito ko mopit asigopit ko kirinda tiongichu asimangem rurutik ab marakwandani en imbarenyin

Ngoker ni konyo metinyu, kole chichi kotingchini gee kelchin amu imuch konyor ropisiek che chang eng kokakol piasichu amu tun kobute ak koip bokwalda eng olekialdoen piasinik.

Kerenyun agobo koroi koborugei kole kosup kotutu kotom koyam kururio. Tomo koyam korurio amu tokobarugei chemengechen kole tomo koechegitu ak koyam kinemu.

Tam kopitunat koroi eng' korenyo koroi ko kikuren miwandet miwandet kwomei itile kopitu chemengechen akisus akiam inendet kokimiti kelek

Bo kamanut boisioni amu konech amitwogik ab kiagik che kiribe en kokwet ak koyoe komakial amitwogik ab kiagik eng beit ne mito barak kot mising.

Kit netesetai eng yu koripsetab tiongichu mengechen. Tiongichu mengechen koba kamanut eng kokwet amu icheget kochobei amitwogik che kongemogis koyagitun asigopit keboisie.

Boisioni en kokwenyo kindeni kotab segemiat barak nebo ketit. Ndarurio kolany chito ketit barak ipkocheru kumyandet. Kumyandanoto kinyekechuchugani ak kechemushan asokoegu amitwogik.

Bo kamanut boisioni en kokwenyu amu konech chekeribe en koi ko konu rapisiek, ak kokonech bendo neimuch keam ak komokiboisien chepkondok che chang.

Bo kamanut boisioni amu maimuch koip tiondo agetugul ipkonem tiondo nekiriben orit yuto. Tionyoto ne ingokiet komuchi kokonin mayainik ak kokonin bendo.

Boisioni kerotyin kartasit ne noton keguren carrier bag. Ndairat komuchi kokiringnda tiongik che imuche konyo kongem tuguk che kiigol en imbarengung.

Bo kamanut keyai boisioni amu konech chepkondok en betusiek alak tugul. Icheget ko imuch igei asinyoru chego che imuch iluu anan ialde ak inyoru chepkondok.

Ngomnatet ne magat itinye ko kolsetab ketik eng egait neo. Karik che mogotin itinye ko panget kweosiek chematore katok. Kit ne kikeren metit kobo pawasoit nekitilen ketiik che eechen.

Koroi eng kaa kechenge rotwet ak itil nekikorur. Ndaitya ipet kominingit ak iun eng beek che tililen. Ndarok ichongande komostab barak asopit iam akotoretin eng bortangung.

Kichongani ak ketil komengegitun ndaityo inde asista en kuniet neo ak igany kopel asista agoi koyomyo. Ndayomyo ituye ak bandekuk ak iip mashinit ipkonga.

Boisioni iromchini nyungunyek chetinye mbolea ak inde kwenusiekwai chechoto ko tyubisiek chemengechen. Ndarok owirchi logoyat katikati nenyinet ak ikany agoi kopis, ndaipisu inemu ak ipigol eng imbar.

Koroi achame chokikinga ak kinde chupoit. Achome kot amu chopei amitwogik kwonyinyekitu ak kopit iam en araka ago megose ibiyonyi.

Kiagas ale nge cheru koroi ak kiilen toget ak imete en saisiek somok ndaitya ipeiun ak beek kotoretin inendet koegu bortangung ko nemanamei korot age tugul.

Ngoger ni konyo metinyu kole mite chocho kotilchine kechirienyin keldo asigopit koiyumisan inendet yon miten kotembeani en kokwo anan komatil alak che amistos tugulu.

Tuguk tugul chebo kamanut eng yu komito che kekuren karotiek. Karorotiek kobo kamanut amu chopei konyekuk kokerto ak koker ole oo. Mito che kekuren brocolli. Choto ko cheuni boisiet ab borwek cheu kidney eng bortangung. Mito age nekekuren hoho. Hoho kunyumnyumi ngozi nengung agoegu netabulul ana ko netangus.

Kit nebo kamanut eng yu ko karotiek. Karotiek koyoe konyeguk koger yeloo. Miten cheu chekekuren brocolli. Icheget koyoe bortangung anan keugu tangus

Bitunat koroi en korenyun. Koroi en korenyon keboisie yon metinye chito mwaita nekiilenge. Inemu ak inyurnyurengei asigopit kotangusit bortongung.

Bitunat koroi en korenyo en korenyo keboishen koroi keilengei yo yo makitinye mwaita nekiilengei icheru nekitikin akinyurnyurengei kobit kotangusit bortong'uk

Pitunat koroi en korenyon. En korenyon koroi keboisie yon kakibo chaik. Ngibo chaik icheru ak iwirchi orit asigopit koanyiny chaik si ndaiyee kokaitesyi tuguk chetoreti bortangung.

Kit netesetai eng yu kokipo sogot ne kakipo ko inendet ko kiringdoi kirotwek che nomei chito en kipkosobei eng koroito nename chito kocheru sogondoni kakipo.

Ngoker ni konyo metinyu kole chang nyalkok en yu. Yutok yu komito nyalkok chechang ago korikab nyalkok cho.

Kit ne katestai eng yu ko kakitil amitwogik ab tuga komengegitun ak ndaityo kende kerengwai asigopit kwam tuga en nyumnyumindo nekararan.

Koroi kotoretu kot mising nginde bandek ana korurutikuk orit ak iger komaimuch konam tiongik alak tugul icheget ko kiringndoi tiongik che imuch kongem rurutik.

Ngomnotet nemagat inai en boisioni ko icheru makayat nemotindoi mat. Ikwei makayechoto ak inde guniet. Ndainde guniet irat en anwet ak ipangan kotepi en oret nekararan.

Ngoger boisioni abwat nyumnyumindo netoretech mashinoni. Toretech ago machogani chito koyoe kasit eng eut. Ago toretu eng ribetab saishek.

Koroi ko toretu en kibo ak iyee beek chik. Supukyik kotoreti ko koyai bortongung koegu nenyelnyel ak kotoretu koistoi korotwek chemamogotin.

Ngoger ni kometinyu anan agobo muchelek che anyiny che chopei koroi keguren kokonut. Ngeam muchelekyik kwonyinyen kot mising ago toreti eng koyai borto koek nekim mising.

Koroi kechoben kicheru mwanikyik asikeboen muchelek. Ndakibo muchelechoto kwanyinyen kot mising ago yoe bortab chito koegu netinye kimnot.

Bandap tai nogere eng yu ko nekiboisien chapukab ee tuguk che kiribe en korikyok che choto ko wanyama. Icheget ko konech asigopit kesich kaasit nemuch keboisie eng keboo amitwogikchok. Tuga che choto ko wanyama kotoretu kot mising.

Tuguk ab kamanut en yu ko chebololet. Chebololet kotoretu kotes korotik en borto. Kimiten yoton che alak ko spinech. Icheget kokochini korotik che chang mising borto.

Kit netesetai eng yu kolset ab kitunguik. Ak karip chichoto beek asigopit komapa beek eng araka. Koikeger kunoto komachokchini beek cheboisie kitunguinik choto.

Kit netesetai eng yu ko butisiet ab rurutik. Mitei ichegei koipei rurutikwak koba kaa asikopit kobo kwalda anan kopoisie eng betusiekwak chebo koriagi.

Miten ichege koipei rurutikwak chebo mbar koba kaa. Kakoput icheget rurutikwa ak komiten koibe kopa kaa asigopit kobakwalda akkonyoru rapisiek.

En kokwoni, boisioni komakikole. Achek kekonye che mongu en yo kait arowek che mangune korotwechu. Ndaityo ipichunu ak ipiitil ak ikakarangan ak iyam.

Kit netesetai eng yu ko ripsetab nyungunyek asigopit komalaita beek. Inyiti guniet inap asikopit komaip beek che rote ak igolchi kando nenyin suswek sigopit korip nyungunyat.

Kit ne nyone metinyu en yu kobaru kit ne siktoikalingianoto lakwet eng sobenyin. Icheget ko sungukani koten kokasich mayayandet agoi koegu kaliangat.

Kit netesetai eng yu kochuchukanetab kaweek ak maaetab kaweek ak imaa ak ichukan kunoto isich inyoru rurchinet nekararan neimuchi koger chito ak kocham kwalchigei.

Koroi en biikab kokernyun kobo kamanut amu inendet kobo saisiek che ngeringen. Inendet kogeny kotoretu amu ibwoti eleui mising ak kotoreti komachogan chito yomito kobati imbarenyin.

Koroi ketutu eng imbar ak iibu inyende olekiyoitoe tuguk ak ikany koyomyo. Ndakakoyomyo iip sang ak icheru selelikkwai koityi olekikonortoe.

Tuguk chebo kimnot eng yu ko kapichondet. Kapichondet kotoreti borto kosich beek che chang en bortangung. Tuguk alak che toretu eng yu ko nyanyandet. Nyanyandet kotoreti ko kirinda korotwek che imuch konam chito. Alak en yu ko che kikuren sepepe neimuch kotesyi korotik bortab chi.

En kaa koroi kecheru nemugul agenge ndaityo itil ng'weng'ut ak barakunyin akitou icheru seleliat nebo barak nenotok komamakat en kokorongonishiet ndaityo itil komengekitun akinde mwaita

Koroi en korenyon kechopen ingwek. Ingwek che choto keamei asikopit ko kiringnda korotwek che imuch konam chi. Chutok ko toreti mising amun icheget ko kimen eng bortab chi.

Koroi ochome kot misink amun ribe imbaret komangemak inendet koyoe imbaret koik ne kararan misink ako nechome konyekab chi agetugul ochome koroi misink amun toreti en sait agetugul nebo chi.

Boisioni ko ripsetab kechirek ak nego. Abwoti aribe netai ale kiataunen kotutikin. Eng sai kerechun kotoretu kechiriet ak artet amu imuchi irip agochanga agot ndealde inyoru rapisiek chemuch kotoretin iyaenboisionikuk chebo kaa.

Bo kamanut keyai boisioni amu icheget ko kirindoi tiongik che imuch kobwa compound. Kiringdoi tiongi choto amu suse icheget ak kobar ana kowokcho asinai ile miten tiony nekanyo ne mamagat konyo.

Achome mayayande nolel. Mayayandet no kobo kienyeji ne noto kobo ingokaik cho kiribei cho mondo ak kosungugan ak kochengat amitwogik. Icheget kotinyei tuguk tugul che mogotin eng mayayande amu ingogaichoto kwame kiy age tugul ne kanyor eng kokwo.

Tugukche mile biich en yu ko mamaitab lagocho ne noto ko inguruet neo. Inendet ko kiru kuoyon kakome ak komilebich amu inendet kokonu lagok che chaang kot mising en sobenyin.

Boisioni ko ripset ab kiplengwet. Boisioni eng kokwenyu kegerei icheget eng olemito bakoinik ak iipchi amiteogikwak che choton ko suswek che nyalilen ak ibaen.

Boisioni ko ripsetab kiplenguet. Boisioni en kokwenyun kepirei bakoinik cheu boksisiek ak kopit igonopchi kiplengonik che tinyei yetogune ak koimuch ibai eng suswek.

Tuguk che mile biich che agere en yu ko mayainik che chang che sirei che moche korue taritiet nomi barak. Ara maimichi korue mayainik choto.

Kit netesetai eng yu ko chilchilyet nemammngune mayayat. Ne kikerue ipkopit koegu chilchilyet. Ara chilchilyechoto koboiboen mising amu kamangu eng mayayande.

Tuguk chebo kamanut eng yu ko amitwogik ab chakula che yoe ingokiet age tugul ko lok mayainik che kororonen chetinyei inguvu kot mising.

Ingoker ni konyo metinyu ale kolsetab marakwek ko kit nebo maana kot amun imuch igol marakwek ak itor ak ibony asigopit ichemushan ak iam. Ago toretin en kongong

Kit neteseta eng yu komitok kotabani avocado che kororonen ak che yachen. Miten chicho kotoboni asigopit koip ipkwalda, asikopit konyoru rapisiek che imuchi koboisien.

Kerenyu agobo koroi koboru kole toreti koroi mising eng sobetab chito amu ngiam koroi imuch igerte kot mising agobois konyekuk ago mosich korot age tugul.

Bo kamanut boisioni en kokwenyun amu borei tiongik tugul che imuch kongem rurutik ab bandek anan ko rurutik ab marakwek en imbaret.

Bo kamanut boisioni amu borei tiongik tugul che imuchi kongem rurutik ab marakwek che mongu en imbar anan kongem komainyoru rurutik che kororonen.

Ichobe ni ipire ketiik somok, ketit agenge ne koi ak inde ketiik aeng chenuagen ipirchi mchumariande ago siinde sogopit komawirta logoyande ketit.

Tuguk che mile biich en yu kochomganetab korotwechu asigopit inde ak beek ak ikorogan adigopit iyee sikotesun korotik eng bortangun. Korotwechu kotese korotik eng bortab chi.

Boisioni kebole kebenet ak keyum nyungunyek ak kelumchi ketit asigopit kopitu ak kosich logoek. Keti keguren robwoniotnde.

Ngoger boisioni abwat kasit neo nikikiyochi sigopit korurio che chang che ten chu. Korotwechu ngialde kogonin rapisiek che chang kot mising ago imuchi iboisien ropisie choto en kasisiek cheterchin.

Tuguk che mile biik chogere eng yu ko rurutik che kororonen chebo keti kigiren apple. Kirurio ketichu mising oot komiten inendet komoche koip sogoni kobokwalda asikonyoru rapisiek.

Koroi kobitunat mising eng korenyon kiboishen koroi ketue aketuye ak beek akebiten tiong'ik che imuch konam ing'wek anan konam lokoek cheterterchin.

Bitunat koroi enkorenyun. Kiboisien koroi keboren toingik alak che nomei ingwek ana ko che nomei ketiik en imbar. Itue ak ichanganganyan ak ipiten ak beek asigopit komeiyo tiongichoto.

Kerenyunagobo koroikobaru kole chichi ko kikogolso ago kikonyoru rurutik che kororonen. Kinyor inendet rurutik chekororonen amu ngoip sokoni koimuch keal eng ropisiek che chang amu icheget ko eechen kot mising.

Boisioni ko kolsetab water melon. Imine en ingweny ak icheng paipisiek chependi agoi anoni, ichutu beek ak irongyi asigopit koma kosan beek koroi. Koroi ko moche beek che chang kot mising asigopit inyoru logoyandet neo.

Koroi keame, kicheru ak keun asigopit kotililit, ndarok itil eng rotwet ak ipchei komong che angwanu. Ndorok iyam logoek che mito orit koboto beekyik ak inyei ak ilugui.

Ngoger koroi konyo metinyun ale chichi ko kakobelchige rapisiek che chang kot mising. Amu kigol logoyandani ak konyor rurutik che chang en imbarenyin. Imuche kwalda asigopit kosikyigei rapinik che chang.

Ngoger logoyandani, konyo metinyu ale miten rapisiek chechang chemagonam chichi. Kigol inendet en imbarenyin ak konyor rurutik che chang che imuchi kwalda asigopit koboisie rapisie choto eng oratinuek che chang.

Boisyoni imine ketitab mananasi ak netot irangyi bek akimete kosab inendet akoi kosich lokoyat neo, ndasich lokoyat neo itil akobit inde kiniet asikobit iibe sokoni.

Bitunat koroi eng korenyun, koroi iame itile asikobit iam bekchik chemiten orit, bekchik kobiriren, koroi kotesen karatik eng biretab chitukul.

Kit netesetai eng yu ko kamach chito kondeet ketit nesiche kokoek chekororonen ,kondeet ketit nemasiche lokoek chekororonen asikobit konyor inendet ketit neimuch kosich lokoek chekororonen.

Kerenyun agobo koroi kobaru kole keti ko kinyor mbolea che chang ago kipit kosich rurutik chechang. Inendet kotinye keswek che chang en ketinyin amun kiyam beek ak koyam kiy agetugul.

Koroi kechabe ketilen rotwet, ndakaitil eng rotwet ichongan komasta nebo barak, ndarok itilatil komang chemengechen, akiun ,akinde mat, akikany akoi kotorak inai Ile kakorur.

Koroi kechonganen rotwet. Ichongondoi komostab barak ak ilakte. Ndaitya itilatil komengegitun ak inde mat ak irongyi beek kidogoak inde chumbik. Ndakakotorak inai ile kakorur koroi.

Boisioni ichobe eng ii ipu ituisoti nyungunyek koba komosta agenge. Ndaityo iminchi logoyat agengagenge en ngwenet agetugul ak irongchi beek.

Kit ne teseta en yu koboro mashinisiek chebo kawek. Kawek che miten eng yotok, kemoche asikende mashinisiechoto asigopit kocheru koroitab barak asigopit kenyorun kawek che kororonen.

Boisioni eng kokwenyu kobutisietab chaik. Ibute chaik ak iwirchi lolet asigopit iwirchi tinget. Tinget koipei ipkowirchi mashinisiek. En mashinit komuche kochuchugan machanik che yaachen ak kopit kochop machanik agoi komong che tuen.

Bousioni ko kichopei chaik. Chaik itore eng eut ndorok inde guniet ak iipchi tingok. Tingok choto kobokoibe agoi yemite kambunit ne kechoben machanik ab chaik.

Bo kamanut koroi eng biikab kokwenyu amu koroi kochakchini kasit ago boisien saishek che ngeringen. Age kogeny ko maimuch kochogan chito ne boisien koroi

Ngoger ni konyo metichu rapisiek che chang chemogobelchigei chichi amu ngibut kawek che chang kobaru kole rurutikab kawekuk kogochang ago rapishiek che nyorchini kobo keljin.

Kiit netesei tai en yu koputishetab nyanyek iboru kole korurio nyanyek akokonu rurutik chekororonen miten bicho koibei nyanyek kwak kaa asikobit kobokotaban akobit kwalda

Kikowak boisioni en kasarta en korenyon amu kikomuch kogol biik che chang koroi ak kopitkenyor rurutik che chang chebo keti. Eng keng ko kimomito biik chegole keti.

Boisyoni ibale ngwenosyek kosub lainit ,yekaibal ngwenosyek inde mbolea arit chebo keturekab tuka anan ko neko ,ndaityo iibu ndisyot akinyimin eng orit, akichapchi baibisyek chebo bek, cheimuchi korangyi bek choton eng saisyek tukul.

Kit neteseta en yu netai konekikuren organic farming, kokakiboisie keturek ab tuga kende ketiik asigopit kopityo icheget ago echekitun. En nekikuren conventional farming ko kebosien beek che tinye chemicals cheimuch ipiten agopit kogochi mbolea ichoto ak koechegitu ketiichoto.

Kit netesetai en yu kobaru biik aeng. Chito netai koboisien keturekab tuga kondena tugukchik chemito mbar asigopit konyor rurutikkyik che chang ak chito nebo aeng kobaru chito neboisien mbolea chekikechop kobunu kampunisiek asikopit kokochi rurutik ketik che kikigol.

Bo kamanut boisioni en kokwet nyu amu imuche chicho konyorchige chegula che chang che imuch kobaen ngogaik anan kobaen tuga ak nebo aeng kobaru kole ndakagosich mauwek ko kararanit ak kobaru kit ne kararan eng imbar.

Bo kamanut boisioni en kokwet amu igochini chakula ingogenik anan ko tuga, anan ko kiagik che gitinye en kokwet. Imuchi iges koroiyo ak kiip ipingaa ak koek pushek che imuch kepaen kiagik che chang.

Bo kamanut keyai boisioni amu konu ropisiek chechang en kokwet. Agomuchi kosir biik che chang kasit yobendi koyoe kasit notet kibutei korotwechu.

Ngager boisyoni abwat ale, chichi komiten kobangchiniken rapishek chechang amun ngokol kito neuni imuchi ibelchiken rapishek chechang yekakoechekitun eng ialde koba ak kampunisyek chechang .

Koroi en kaa kechopei en ipony anan iaruny kit notinyei marakwek eng orit ak ndearuny kopek imuch icheru marakwande en orit ak inde mat ak ichemuchan.

En kokwenyu boisioni ketekyini segemiatnde konyin, ndorok kelany ketit ak kerotyi ketit barak. Ak kemeto agoi tun komeny segemik orit. Ndamech segemik orit ikany agoi tun korur kumchandet kopit ilany ketit ak icheru kumnyandanoto ak inyialde anan iyam.

Koroi ketile ak kinde sanit ak ndaitya iun eng beek che koititen ak ikonorte eng barak. Yo imoche ibut itor agengagenge ak inde kutit ak iyam.

Boisioni kobo kamanut en kokwet amu nginde kounot ko maimuch koistogei kimindet ne kanam tikitietab ketit ne imuch iwe igol. Igole ak komong kotugul amu mamanda kimindet.

Ngoger koroi abwat ropinik chemakopelchigei chichi amu ngigol ketit kou ni komi mokosich logoek che chang ak inyoru rurutik che chang ang che imuch ialde ak ibelchigei rapisiek che chang.

Bo kamanut ngeyai boisioni ngamun ngoruruo keti imuchi inyorchige ropisiek che chang ii ago imuch inyorchigei amitwogik che imuch iam ak kogirinda korotwek che chang che imuch konamin.

Kit nesetai eng yu koparu kole mito chito ne istoi tiondo ne moche kongem ketit en imbarenyin. Ketit noto kobaru kole kipit ago machei sigonam rurutik che chang.

Tuguk che mile biich eng yu kobaru ketiik che chang che kegetil ak kengem ago miten tuga che agetot che moche suswek. Mite tuchato imbarenik komiten kwqgetsot.

Boisioni ichenge tagalgaliet ak iromchi nyungunyek. Ndaityo irangyi beek ak icheng ketit netagomining ne imoche igol ak inde katikati nebo nyungunyek choto miten tagalgaliet.

Ng'omnotet nemakat itinye eng yu ko inai ile tetangung kokisiche tany ne ako une tanyata karik chemokotin itinye ko sapos itinye sindanot ak apronit ak kambut koboto kiit nekiboen tanyata ak omitwokik kwak.

Ngamnatet ne magat itinye eng yu ko inai ile ame nee teta ne itinye ago kisiche teta ingiron, karik che magatin itinye ko sindanut, apronit ak kererut ne kiboen tenyato koboto amitwogik che imuch kwam.

Bo kamanut keyai boisionik amun istoi tiongik che imuch kogul teta kogul korotikyik anan kokochi korotwek chemaimuch kenya ak korotwechuto komuch kobar teta.

Kit ne tesetai en yu ko kanetisyetab, tiongik che imuch konam bandiandet ko tago mining. Miten bichoto konetegei kole nemagat koyochi bandiat koten kotago mining asigopit inyoru rurutik che chang en imbarengung.

Ngoger boisioni abwat ropisiek che kaigoita chichi asikwale tuguk che mochei kwal eng olekialdae tugukab imbarenik koboto tugukab tiongik che kiribe eng kaa.

Eng yu anoe biik che enetu agobo kasisiekab imbaret, icheget kotinye kamanut neo mising amu ineti yekigoldoi tuguk en imbarenik ak yekiriptoi sigopit kenyorun rurutik che chang che miachen.

Bo komonut koroi eng biik ap kokwetnyu amu imuchi inai ile mbolea ngirchon chemokotin iboishen en imbarengung asikobit inyoru rurutik che chang akobit kotoretin eng kasit ng'ung' nebo imbar.

Kit ne tesetai eng u ko butisietab chaik. Miten chicho kobute chaik sigopit koip kwalda asigopit kenyor machanik ak konyorchigei ropisiek che chang che bunu imbarenyi

Chu ko injuguk, kichape koroi eng ichile kerewotnyin. Ndechil en nguvu koye kerewondenoto icheru injugchot eng orit asigopit igarangan ak iyam anan iaelde.

Ngoger ni konyo metinyun ale miten kesonyoni miwek asigopit keip kambunit negichapen sigaruk. Chichoto ko kaibelchigei rapinik che chang amu kagitil miwek che chang kobunu imbarenyi.

Ni kechopei keboi. Kindeni mat ak beek che goititen. Ndarok inde mayayandet orit nebo beechoto ak ilalji mat agoi kolal. Ndegany kochumugonio icheru mayayat ak itumnde beek choto, ko kagurur mayayandanoto.

Boisioni keiriei ketitab isakiande. Ndokoiri ketit noto iip agoi kaa ipitor sogekyin ak ichemushan en beek che chumukansot agoi korurio. Nerurio ikarangan.

Boishoni keiriei ketitab isakiande nekaiiri ketit iip akoi kaa itor sokekchin agenge en agenge akinde beek kochemukoniyo en maat ndarurio icheru akikarangan

Boisioni kobo kamanut keyai amu nginde komuch kote, kosich bandiatet bandek che chang ak inyoru rurutik chechang kobunu imbarengung chebo bandek.

Kit ne tesetai eng yu kobaru kole miten chito kondeni kerichek rurutikyik chebunu imbaret nyin asigopit kotebiso eng wagati neo.

Nyonei metinyu kobor kole miten teta anan kiagik che kagieny sigopit kealda bendo anan koamchigei chichoto bendo.

Pitunat koroi en korenyon. Koroi kerongyini chumbik orit. Kiboisie kepisen amitwogik che miten sanit asikopit koyam chumbik ak imuch iam askwonyinyekitun agot en bortongung.

Kit netesetai enyu koboru kole mite chito nekakokei chego ak korok kalanisiechoto. Imuche inende koip kwalda anan kobo asigopit koluu akaitanyin.

Kit netai netesetai en yu koboru kalanisiek cheirogunotin chego kakogei chichoton tukjik ak kobeljigee chego chetenjon imuche inendet konyorjigee robinik nealda chechoto anan koboo asikobit koluu ak kaitanyin.

Ngager boisioni abwat chaik che kakibut eng imbaret. Ibaru kole chang rurutikab chaik ak chaik chechang che kaimuch keip kopa kampunit.

Achome musarek kot mising. Achome boisioni amu ngie musarechoto koyai bortangung kogimit mising ak komuch koyai kasit eng betut komugul.

Boisioni en kokwenyu, imuchi ieny teta anan ko kiagik alak tugul ak iuite muito noton ak imaa asigopit koistogei arufut ne samis. Ndaityo ipiyalde.

Boisioni itile ketitab inderemiande kitigin ak ndaitio iwe ilumde en ingweny ak irongji beek ak ilumdoji ketit neimuch korob inendet asikobit konamak.

Boisioni, kit netesetai eng yu komiten kotilei choto ketitab miwande asikopit kobae tukchin ak kopit kokochi ngufu neimuche koboisie betut komugul.

Achame boisioni kot mising amu ngiam mandasiandet komuchi kogonin nguvut en betut komugul. Ngial chemandasiandanotok kogeny komuch kogonin ropisiek che chang che imuch iya en betusiek che chang eng sopeta kila betut.

Bo kamanut koroi eng biikab kokwenyu amu imuchi iboisien koroi eng saisiek che ngeringen kot mising. Age ko maichafuani sapuriet amayoe kotuit sapuriet.

Ambwati ayoe boisioni netai kingae soda chebo cocacola ko kianyinyen kot mising. Kerinyu ko kigotesak beitab sodechoto ago megomuchi chi tugul koe kou keny.

Atindonik che kiragas agobo koroi ko icheget ko ngemei ingwomdet kabisa agoi maimichi itiyam. Icheget koborei ago mauchini kotagosopcha alak.

Kit ne tesetai eng yu kobaru tiongik chigonam anan ko tiangik chebo kaa. Imuchekepit tiongichu asigopit komeiyo tugulu anan kekweri dip.

Boisioni eng kokwenyu ko nyoni veterinary konyokonde kerichek dipit asigopit kekweri tuga kipegerongchi asigochut yoto sigoisto tiangik cheu kerpesik.

Bo kamanut keyai boisioni amun yemong ilchet komaimuch koyomyo bandek agobo ilchet. Imuche korip boisioni korip beek asigopit komabek en araga.

Bandap tai ne amoche ager eng koroi ko koityi chitugul nematinyei keljin konyor beek che imuch kopise anan kongomok ilchinet asigoyai ketiik koyamya tugul.

Keremyun agopo koroi kobaru kole kit nekararan kot mising amu imuchi ichope imitwogik che kindeni orit nebo mwanik ak kocheru ak koisto mwanik chemuch kotinye koroiyoe.

Koroi ko toretu kot mising amu imuchi kocheru tuguk che kaginde orit nebo mwanik yo kiruri ak koisto mwanichoto ak kocheru kito ne kagirure komatinye mwanichoto.

Chochome eng koroi ko mwaita ne kikuren elianto. Achame amu ngurur tuguk koruri ago mongetune mwaiyato katigati nebo amitwogichoto. Mayoe mwayata kwamin moet mising.

Ni kerongchini chego ak kende chaik ak machanik orit. Ndagagochumuigonio kerongchi beek tuten. Nde ak igany agoi kochumuganchi tugulu. Ndaitya ipungusan mat ak igany agoi korurio.

Koroi kechope kechemushani chego ak kende machanik ak sigaruk ndachumugonio kerongchi beek ak igany agoi kochumuganio tugulu. Ndaityo igany agoi korurio tugulu, iboisien kichungit irangu asigopit iye.

Kit ne nyone metinyu ngager ni abwat amitwogik che anyinye che kichope keboisien koroiyon. Ngicheru logoeguk en imbar kotogo fresh inde orit asigopit komaresyo anan ko ngemagis.

Kit nenyone metinyu ngoger ni abwat ale ribei amitwogik che kicherunen imbaret ko ndende orit yoto kotebi icheget koegu fresh ago mongemogis.

En koroi, che achamei mising ko chopisalen. Icheget koyae amitwogik kosich arufu ne anyiny ak koanyinyit chagula nete ngiame ko maimeche imete.

Bo kamanut koroi eng biikab kokwenyu amu kinyorchini rapisiek che chang kot mising. Chito agetugul ne yoe kasini kotinye inendet ropisiek che chang amu konu ropisiek che chang.

Bitunat kiroi en korenyun. Kiboisien koroi kenteni kimnyet asikopit kolalangit ak kotepi en atepto ne kararan ak ipchi chito eng eshimu.

Tuguk che milebiik chogere eng yu ko chekikiratita tiongichoto kwo oeng. Kikirate kambok che maimuch kongetio ak kindena kit ne ichuti sigopit kobat imbaret.

Kit ne tesetai eng yu kobaru teta ne kagichok katit. Icheget komiten kotachei korotik chebunu tenyata asigopit koe icheget ak kongirinda korotwek che imuch konam icheget.

Ngoker ni konyo metinyu kasit nekararan nechope chicho. Mitei chicho kochengchini ge rurutik che chang kobun imbarenyin. Mitei kotile polepole komoswek che momokotin.

Boisioni achame kot mising. Icheget komiten kwoldoi banyek chebo tiongik che terchin. Icheget ko chengchini gei ropisiek che imuch koboisie en kila betut.

Kit netesetai eng yu ko kolsetab ketik che terchin che kikolchin orit nebo beek. Icheget ko kikigol asigopit kokonu rurutik che chang. Kikolchin icheget olegaitit.

Tuguk che milei biik en yu ko ketik che kikirotyi taban taban. Inendet ko kitebi kuu kikapukut lagini kikinde kibatisiek baragunyin. Mile biichkito nekikitekta koroi.

Pitunat koroi en korenyo. Koroi keele en ingwony asigopit koegu inendet mauyat ne tofauti. Ani ngiger kobaibait muguleldangung. Inendet kotinyei mauwek che chang che kororonen.

Nikesusei ak kinde kutit orit ak inyei en keleguk agoi kotabululit. Nekakotabululit iwech en ngelyepta ak ilugui.

Achome boisioni amu konu rapisiek che chang kot mising. Ngiwe ipiyal tuguchu ilipani rapisiek che chang ak kopit chito neoldoi konyoru ropisiek che chang.

Kit nenyone metinyun ngoger lakwanikobaru kole maamis inendet kwam chakulet che mogotin eng bortanyin. Inendet komaimuch konyoru amitwogik che kiringndoi korotwek cheu cho kinam.

Boisioni en kokwenyun kerongyini tuguchoton tugul nebo mugonoto ak ketui keboisie lakwenyin agoi kotuagis tugulu. Ndakakotuagis iboisie eng oret nekemokyini gei.

Bo kamanut keyai boisioni amu taretu kebae tuguk tiongik alak anan ko imuch igonorte asigopit koek mbolea che imuch inde imbarengung.

Boisioni iboisien banget itil ketichoto. Itil, ichope bangengung kongatipit kot mising ak iwe mbar ak itil ak iname eut asigopit iiste simatorin.

Kikorongoni ndenguk ndakakokaronganis ichop ungaak beek kobotochumbik ak irolen agoi kolebelit ndaityo itil komangu shepit ne imoche akisorokchi ndenguk ak iger ak inde orit nebo mwaita.

Igirongani ndenguk ndakakorurio ndenguk ichop koroito nebo barak ichope unga ak beek koboto chumbik. Ndaityo irolen ak itil kuyeimoktoi ak isurukyi ndenguk cheguge yeityo iger ak inde orit nebo mwaita nechumugani. Ak ndakakowalak kalait anan rangikyik icheru ago kakorur.

Koroi achame kot mising agobo taptok chin che iboiboiti muguleldo. Icheget ko kororonen kot mising. Iboiboiti muguleldo agot nebo chito ne mokose kokararan bortanyin.

Kit netesetai eng yu kobaru kolsetab bandek mite chichoko kaicheru nyungunyat koboto bandiandet. Bandiandanoto kobaru kole kiam kiy agetugul.

Ni isuruchi en kechigoit ak inde kutitit ak inyei agoi kotabululegitun en kutit. Ndaitya koweche ngelieptangung ak ndaga gotambululegitun ilugui koba moet.

Kit netesetai eng yu ko konetisietab chobetab amitwogik che terter iboru chichoto yekichoptoi amitwogik asigopit kwanyinyegitu ak kopit kesir icheget kasit asigopit konyorchigei rapisiek.

Boisioni kecheru ketit ak kebal nyungunyat agoi kochobok. Ndaitya igere karatasit ak itor karatasit kitigin ak ilumchi ketit noto ndoityo irongchi beek asigopit komaba beek choto taban.

Chu kechope kehipeni nyungunyek koba barak kou legemet. Ndaityo ituchen karatasit ak itor iwenonik. Iwenoni choto itupche ketit nebo logoechoto ak ndarok itongchi beek asigopit komaba anan koip asista beechoto kakirongchi.

Ukorongoni nyanyek ak kitunguik agoi korurio angnda kakopiriregitu irongchi korotwechu ak itesyi beek tutigin. Ndakakorkcho isurokchi bakulit ak itilchi dania tutikin.

Ngoger ni konyo agilinyun olekialdoen logoek che terchin che imuch kegol. Yu ko gonin keswek che chang che imuch igolchige en imbarengung ak kogonin rurutik che chang kot mising.

Kikowalak boisioni en kasarta amu mageelewani agobo roptab betusiechu. Kiwase nyungunyande agoi koegugu kowich legemet. Ndaityokegol eng barak asigopit kogonorta beek kererutisiechoto asigopit komoyomyo en araka.

Tuguk tugul chebo kamanut eng yu komiten sanit, miten kigombet netinyei beekab logoek che tofauti. Icheget kokirndoi korotwek che tofauti. Noobo mayaik kogochin ngufuten sobenyi.

Kit nebo kamanut en yu ko beek chobo logoek che tafauti. Ngiye beechito ko kiringndoi korotwek che chang che imuch konam bortab chi agetugul.

Kit ne tesetai eng yu ko kotilileab kawek. Miten chicho kotilili kawekyik asigopit koip koba sokoni ip kwalda asigonyorchigei rapisiek.

Bo kamanut koroi en biikab kokwenyun amun boisien saisiek che ngering kot. Bo kamanut kogeny amun maboisien biik ngupusiek kwak komiten kochope tuguk che chope koroi.

Ngoger kii konyo metinyu konetisiet nebo rurutik che chang chebo tuguk che kagigol en imbaresiekyok ak imuch inai chito ile kilionchini asigopit kopityo ak koek che miachen.

Ngoger boisioni abwat ale tanyi komagasei komie bortanyin. Ara miten biik chu konyoi tanyata asigopit konyoru kelchin eng ripsengang nebo tuchata.

Boisioni ko banganetab tuguk che kiboisien keboen biik. Imuchi chito inai yekibongondoi ak ibangan kotepi eng oret nekararan sigopit koboiboutyi biik yomite koamisie.

Kichuchugani chego akende sapuriet ndaitya inam sapuriet ak indemat ak ilalji mat kolal. Ndagakogut imete korurchi eng dakikaisiek che chang asigopit kobar korotwek che kamito chechoto.

Tukuk chebo kamanut eng yu ko logoek. Logoek komuchi ko kirinda korotwek che imuch konam chi. Age ko mayaik, mayaik komuchi kogonit nguvut ne muchi iyaen kasit betut komugul.

Kit neyone metinyu ngager ni ko boiboiyetab biik che miten komosta agenge. Icheget kobaru kole tinye panganitik che miachen en sobengwa.

Achame boisioni kot mising amu bendo ne kikibel ko nginyei kwanyiny kot mising ak imuchi iyam ak kokonin ngufut neo ne isiche eng bortangung.

Ngoger ni kobaru boisiet ne miach nebo tuguk che konyoru eng imabarenik. Ibaru kole ribotin tuguk cheketinye koboto rurutik ak kogeny kobaru kole igochini chi agetugul en rusa koyai boisiet nekararan en imbarenyin.

Kit nenyone metinyun ngoker ni koboru boisiet nekararan. Ibaru kole ribotin tuguk tugulu che iboisien ago tuguchoto komelen tinyei tuguk chemokororonen eng tuguk che konu rurutik che miachen.

Ngomnatet ne magat eng yu ko mochei inai ile keti kekole eng arowek ingichon? Tos moche icheget ropta anan moche ilchet. Karik chemogotin itinye eng yu ko makasit ak kwosiek che kororonen che ribei imbar.

Ngomnatet ne magat itinye eng yu inai ile tos nyungunyat ab yu kotinyei ph ingiron. Karik che mogotin itinye en yu ko chemboit ne imuch ibale ngwenonik che kikolse ak kit ne imuch kicherunen chapuk eng imbar.

Kit ne tesetai en yu kobaru chito kobale keringonik ak ne boisien kichiget koramndaen nyungunyek. Mite icheget kobolei yoto asigopit kogol ketiik che namegei ak yotok.

Bo kamanut keyai boisioni amu inyorchinigei tuguk tugul che mogotin otinye eng betutab kila siku. Tuguchu toretin kot mising amun maimuchi iboisie ropisiekuk ak ipial cheuchu.

En kokwenyu, boisioni kelumndoi ketiik chenamei paipisiekab beek. Ak ndeityo ilumndochi tuguk chetumchin beek ingwechoto ak iyotyi beek asigopit kotumchi anan kopis imbaret neo.

Kit netesetai eng yu kondeni chicho kerichek bandek asigopit kochokchi komangu eng araga kogochi ketit nguvu ne imuch kopitu ak koet en araga.

Kit ne tesetai eng yu kobaru kapisisietab logoek, kepisen paipisiek che mito imbar. Miten chicho kotapeni beek kopisi tugukchin en imbar.

Eng yu, kit netesetai ko miten chicho kotakyini beek tanginyin ne kiginte barak asigopit komuch kopise tugukyik che kigol en imbar.

Bo kamanut boisioni en kokwet amu paipini korongchin beek tuguk che kigigol eng imbaret sait agetugul ak komaimuch koyomyo tuguchoto eng sait ne mamito ropta anan ko saitab ilchet.

Kit netese tai eng yu kobaru ingokiet ne ginam koroito. Koroiyoto komuch kopar konyekab ingokiet. Ingokianoto komagigochi kerichek che girindoi koroi bo konyek. Kiguren koroiyoe imalda.

Ngoger boisioni abwat ale king'emagis bandek che miten kwenutab beek. Bandiat ko mamagat komang'une kwenutab beek amu ngomang'une kwenitab beek ko kagong'em bandiandanoto.

Ngoger boisioni abwat ale miten chicho kotemei mbarenyin asigopit kotoi kobat asikogol tugukchin en imbar. Tom kotoi gei igortab ropta.

Ngoger boisioni koboru kole tom koto chichi kobat imbarenyin. Miten inendet kowenye asigopit kobat kotom kotoi korobon ropta neo.

nyone metinyun ngokaek ap banyek miten chicho koribe ngokaik chi chebo banyek inendet komuchi kopelchigei robishek chechang amu kirip ngokaik che chang ngokaik choto kobo broilers

Atindek che kiragas agobo koroi koroi ko ingokchet ne leel kobaru kole miten boiboiyet kopchi. Ak kerutik che kiragas agobo kipsoiywet neu chepto kobaru kole makibai ingokaik choton komie ak kekochi amitwogik che kororonen.

Ndager boisioni abwat agobo bataininik. Icheget ko chamei yemiten beek che chang kot mising. Icheget ko chamei ole miten suswek sogopit kwam ak kochesane beek che chang.

Bo komanut boisioni en kokwet amu imuchi ipelchigei ropisiek che chang eng ialte chego chegonu teta anan ialte bendo nebo tenyata. Age ko imuch iboisien ng'atatiatab teta asigogonin kasit ne imuch iboisien eng kwong'set.

Aneti chito alenjini kibirei kot nebo taritichoto. Nekaibir kot indenochi netit nemuch kokerto ichegei eng sang. Ak ichopchi ichegei olekiboen ak olekindochen beek.

Ngomnetet ne magat itinye eng yu, ko oleitektoi beek. Karik chemogotin itinye ko tagalgalok ak chumoisiek che imuch itingen kot asigopit komoisto koristo.

Boisioni iyumi nyungunyek ak iromchi tagalgaliet, ndarok ipangan tagalgalot tugul kosup lainwogik akitil ketit kitigin aginde orit asigopit kopitu ak ipis ndagagonamagis icheru eng tagalgaliet akigol koek ketit neo.